Chu kotiangik chekibaishen ketoldolen imbarenik ako ?minyo korotwek chuton kandan kichope anyun en lap ichegen ngepaishen ichegen ketoldolen imbarenik kobwanen rururtik chechang akochetoldolen akichek bakamanut anyun kebaishen ketoldol kwalen imbarenik tuguk chuton anan tiangik chuton kinyorchin gei

Ngemut lakok chemengechen sibitali komamii chepkondok chekelolubani sanasana sibitali chebo serikalishek chebo boror komakilubani ki lagok chebo kenyit agenge ,aeng Akwa ngweny niton anyun abaibaenjin amun tareti bik chechang amun koraa kolagok chemengechen komiandos akobo koraa kongomakiluban kotareti sigik

En Yu agere bik chemurenik AK kwanyik miicheken anyun katikati akokayononia en imbar mikoraa bik chekalach bachit Kou kelee icheket ko kanetik mi keneti ichek akoba ngalek ab Minet mianyun komii imbar bichuton anyun akichek

Oret nekinagee peek bandek ko no kitile lainwek ap peek, ketilatil anyun kotil oratunwek ap bandek kelyen korokkochorgei peek cherong'ukei kong'etee barak kobwone ng'wuny kochorugei kotile anyun lainwek ap bandek sikonaga peek bandek

Agere kwony nekailach korotwek chokilikchini keunek simanamin chapuk, akomii koraa eut ab chi neuyo muren nekailach koraa akine tukuchotok eng' eut kwonyi anyun ko karam tugun eng' keringet manget ale, raisi ko keringoni kotindoy tuguk chematililen amun kaiyogochi chichekailach akine tuguk chekitere kei keunek ndoit netindoy peekchotok uyo matililen, nan keyae boisioni anyun eng' kokwet yo karech kito keringet nematililen akemache kecher kiyotok mi keringet arit.

Eng pichaini akere kwanyik aeng kailach ichek ngoroikab kipkaa tindoi sonoekab itik, chepo katit ak chepo eut menye icheket ong'atet ikere ile yamat kot missing akomi ketik chebunu ong'atet ,en kwenut anyun komii ngwek chekakikol en lain ngwechutok anyun kimii icheket kobute kakonyit ake lolonik aeng akomi ake kokoing'uruk mi kobute ngwechoto.

Agere piik chechang' mi ichek tumdo kwenet ikori tumdo kagokar ole mamining', tumitok anyun ko suswek chechang' chekoen, u'kele chapekei pichutok sikopat imbaranitok, taune kokari tumdo sineityo anyun kosikchi kepat.

Ye kanyo lakwet sugulit ap barak betuut netai, amainget ine oret nekibune asikemuch kesirgei amuche ataret anyun nagaamun akot ane komelin kiangen ee betut netai kikitoreto akane. amuti kotkotar kosiregei inendet atyo aneet inendet oratunwek tugul chekibune asimatogobet akine

Yo koong'atet mi biik anyun chechang', mi alak cheing'uruksot akomi chetonondos. Cheng'uruksot kotindoi mokomboik, bale icheek keringoik nga ndaan kocheng'e icheek peek ngo tos koguut ing' keringoik chuutok. machame boisioni ngaamu manyumnyum kebal keringoik ngotkomong' peek akora kolale asista akeng'urukse kotkoimen

Agere chito nekaram beek eng beskenit nelel. Bechutok anyun kotindoi tugun che tuen eng orit. Kora, agere chichi ole tindoi koroito eng eut negilile bechuto asiger chabuk chete chemi beek orit.

Ngobir kustomayat simoit kotebe akobo ki agetugul iname simoit nootok akiarurchi inendet akimwochi imanit kotaar konai inendet kokuiyo inendet kotkoiman anan maiman ndaamun mie kearorchi kastomayat akobo ki agetugul nekateb inendet

Ngoikandoindeet akobit anyuun chalwakta kebiman inendeet akwteo kototosncminwndeet ngaleek chemwaeee

Tuguk chekeale nin keachin kokwet ko tuguk chekiame missing. Tuguk cheu ngwek ii, tuguk cheu logoek, tuguk cheu bandek, chotok chekeale missing eng kokwet ngamun makimine tuguchotok eng gaa.

Ing'yu agere olekikichob siketake peek kikibal keringet anyun korok kende tapit siketake peek. kikitekchi kora ing' simendi siarot peek kobendat keteech kokararanit sikoee anyun tuguk cheuu tuga ak nego. yu ko emet neyamat, ko peek sikenyor kwai kebal ng'wuny asikotoret biik chemenye emet neunito

Ngokerak simoit ng'ung' anyun kokeutye namabit nekiyaate komosikchini tuguuk cheuen komasikchini ibir simet, masikchini iser message ing' simoit nootok ki ne tos iyai anyun isome chito simoit nenyi akibirchi customer care. ndeibirchi customer care inyoru neng'alalun ak korok kotebenin tuguk tutigin cheuu biik chechamibirchini simoit ing' nambet ng'ung' kotingen korok anyun kotebenin nambet ap kipandet, neeityo kokonin pin age nekiyate simet asimuch iyat simeng'ung'

Amuch atoret chichitok agoch simoit nyu sinitcho komuch kobirchi ine customer care neityo anyun keyatchi simoitnyi akegoch pinit age ak pukit ake korok alechi chichitokkoser ng'wuny asinetyo komait koutye ine kora

Eng'kokwetnyu anyun ko kit nekorom nebune biik ap mpesa ko kewelutik chebo network nangobet network nebo Safaricom, nebo aeng' ko biik cha choree bik ap Mpesa rabinik bwoni asikoityo kong'al icheget akochoree rabisiek chechang' ing' kipkoe kotindoi kaimutik chuutok biik ap Mpesa miising'

Ngot kiyokchi chepkondok nambait ne manotok eng Mpesa, imuch inam message inotok kakiyogun Mpesa akiyokte kwo four five six. Ndeyokte anyun kemuch kiwegun rabinikguk kobwa simeng'ung ngotko motindoi chichotok fuliza.

Ngegerenin account nebo benki ngamun kecharibunen konyil chechang, komesikyini kota iyat agoi kityo iwe agoi benkit notok. Ndeit yundok ii, inyoru netononchin ng'alekab account akiarorchi tuguk chekatestai sikemuch keyatun.

Oratunwek chekiwalune anyun lipanet nekowo oleya komuch ibirchi chito nekeyakchi rabinik chaatak ilechi kowegun rabinik chaatak neitcho much kora ibirchi customer care kotkotos kotoretin ing' walunet ap rabinik chaatok